Inoni ko injiriot nekokiun kotililit ak kedeep fraen en maa ak kiyoo ak mwaita. Akiyoo injiriondonitok kotor koruur, akewekyiin Kotor korur komoswek tugul yekorur injiriondoni kesaven akesegen dhania chemakiyoo ak kerongyii barak en injiriondoni. Chobot injiriondo i kiam.